Kenyor ltunganak entoki naitiship edolta tedukuya enye alangentoki natoni aibiribir tondamunot enye peitobir erorwata.

Eeh aitengena aitengena nanu ltunganak kumok e siai nye enarata enkare amu aitengenaki apa sinanu naibung aitobiraki inakitengenare naitoki sinanu aret irkulie tunganak kumok.

Petum endamunoto nchere ore usafi ashu enkishaa ormanyara na kesidai tebiotisho oltunganak neaku kesidai ake enaa keishaa ashu kesafi ormanyara omanya ltunganak.

Etum ntoyie ngolikinot nijo orkishopo sidai tinarishata enkiguran, ore kuna natii nkolongi enye olapa nemetum ake eseriani tondamunot aanchere kedol ake anaa meterena esidai ,etii dukuya onkulie, kake ore ake tepookin nakishaa ake nye niguran ake ntoyie amu kesidai ake nkiguran tenkae alo amu keret ltunganak tondamunot enye nitau nai engolikino oondamunot ningira aimaa oltungani na kesidai siitosesen amu keret osesen metubulu esidai.

Kaaata matuan o rangin loora esiana le nkabila orkarasha lai lijo ee olodo ee orpus, oloibor, orng'iroo kake maana nabo ake eeta pookin keji ake duo pee itiship olorere esaa naishopito.

Ore golikinot naa enauri osesen onauri damunot oe kitaroto esaa, kake ore sawadi natum naa tenaret oltungani naa neshipa natum nena mayianat naingua oltau lenye na sawadi ina naitiship oooleng.